Mae en afuoto. Afuoto inyalo cham kiseng'ade matindotindo tinyalo chame kaka en no. An mano e kaka atiyoga kode.

Eh gini yudore e gweng'wa. Iluongeni budho. Budho inyalo ng'ado matindotindo titede, kaso inyalo anyala chame kaka en no. Mano e kaka itiyo kode e gweng'wa.

Gimabiro e pacha kaneno gini en pith mar gweno. Ang'iyo picha taneno gwen ma oketnegi chiemo piny kanyo kasto moko be osenyuolo tong' mabe nenore kanyo. Ma nyisowa ber mar pidho gweno kendo kaka onego bed nipidho gweno.

Pichani, nyiso jomoko ka puro. Gipuro gi dhok ariyo kendo gipuro gi kwer manyachon cha. Gimakelo mor e pichani mokwongo en tich. Tich kelo mor nikech kitiyo maber to yuto dhi yudore kendo kiseyudo yuto tinyalo loke pesa to koro itiyokode kimor.

Pinchani, nyiso mama mobet e wi bando ma osesusi to opiedho bandono. Piedho bando itimoga gi odheru kaka ineno otimeni, mondo ogol yugi kuom bando to bando odong' maler. Mano e gima timore e pichani.

Pichani en picha manyiso nyathi moro man gi diek epap. Gimanigi nengo mokuongo ka , gin diek, diek inyalo lok pesa kendo pesano inyalo tigo eyo moro amora. Machielo en nyathi makwayo gini, nyathini nigi nengo nikech en emorito diegi kendo ngimane be nigi nengo kaka dhano.

Ee aparo ni pod nitie tije ATMs ebengi magwa. Nikech nitiere jogo mapok ong'eyo maber tiyo gi simu mar ong'ue yamo eyor mbui kodonjo godo mondo oti go e bank. Mano emomiyo pod ATM pod ber tiyo godo. Kasto machielo, ATM tiyo seche piero ariyo gang'wen e odiechieng'. Samoro kionge gi ong'ue yamo manyalo konyi egolo pesa e bengi, tinyalo dhi e ATM samoro amora titiyo kode. Machielo be, ATM yot tiyo go nikech onge okang' ma mang'eny mikale mondo iyud pesagi.

Mino bei mar rech nyalo bedo matek to kata kamano, wach ema loyo dhano. Kawuoyo gi jaus rech maber manyise gima omiyo nyaka oduokna bei piny, to adhi kawo rech no, kendo adhi kawe gi bei mapiny. Omiyo wuoyo ema nyalo kelo wach machalo kamano.

Chumbi en achiel kuom gik mitiyogo pile pile kendo nengone pod yot ahinya. Omiyo kadwa ng'iewo chumbino eyo mayot moloyo, tanyalo mino bei anyalo penje kopo ni chumbino ouse bei mamalo ahinya, anyalo penje kuma ong'iewe ma beche ng'eny kamano. Kendo anyalo kone mondo oduok aduoka bei piny mondo akaw kata gik moko be gi pesano.

Pichani en ranyisi mar kaka ipidho rombo e yoo manyasani. Kineno, to ntie kaka olornegi mawigi kende ema nyalo wuok kagichiemo. Kendo oketnegi chiemo kanyo magichamo, bang'e to gidok adoka kuma gidakie.

Gimabiro e pacha en ni ma tich pur, nkech aneno ka ntie gimoro ma opidhi e lobni kendo ntie joma goye yath nkech giting'o gima igogo yath e ng'egi kendo gigoyo yath.

Tich lupo ema ng'eny ahinya e kaonti mara ma Homabay nkech wan gi nam maduong' kendo aoche be minyalupe ng'eny ahinya. Tijni kitime tokinyal riwe gi tije moko ma inyalo timo godiochieng' nikech kidhi lupo gotieno, godiechieng' iyudo ka koro iol onego bed ni iyweyo ayweya.

Joma tiyo kanyo achiel, ok onego obed e osiep mar hera. Nikech, pile ka pile, jomoko nyalo tingó ngíyo gi mar hera koae ot, mar giter kar tich, kendo nyalo dwoko chenro mar tich chien.

Midhiero malo arita kwee ma ok ni kare e ma chendo ahinya Garissa, nikech nitiere jo mahundu ma bende osebedo ka chendo kono kendo okmii jii bed gi kwee. Mae ema omiyo sirkal ma malo osebedo, ka oro obila kod jolweny mang'eny Garissa mondo otem geng'o jo mahundu go kik keth ngima ahinya.

An amakoga osiep pio, thuolo madirom kata juma kende, nkech ahero wuoyo gi jii ahinya. Kendo gik marango kwo ng'ato kapok abedo go osiep en timbene, kabe ojakristo, bende okotii gi gik mamero jii kendo be en gi luor. Mago emamio osiepena bedo osiepena.

Nyadimang'eny tudruok ema tegomosiep kendo kuoyo tosiep nyalo bedo mang'eny ahinya. Maemomiyo tiyo gi simu mar ong'we yamo kigo simu emakonyo loso osiep kudak mabor. Nikech inyalo wuoyo gi ng'ato kumoramora maentie kata en mana piny maoko to in e Kenya ka.

Gini mondo kik kethre, inyalo kete kama liet onge, kama ng'ich bende onge mang'eny. Bende, inyalo kete kata e frij, mane kumaber mogik minyalokete. Ma liet tin ng'ich be tin, koro okonyal kethore.

Chiemo ni en nduma, nduma itedo ipokoga kasto inyalo chwake achwaka kaka en no. Jomoko be nyalo chiele kasto chwake. Nduma inyalo chamo gi chai, kata gi nyuka, kata mana gimoramora minyalo madhi. Seche moko be koswage mayom tinyalo chame kata gi mchele kata gimachielo ma mitedo.

Ma en tij rundo klatas kata photocopy. Mondo ng'ato ong'e kaka itiyo gi masindni, nyaka obed gi masin mokwongo kendo anyise kaka onego bed ni iketo otas to gima odwa rundono mondo owuog machalre. Ma miyo wayudo gik machalre e okang' kokang'.

Raila Amollo Odinga e jakedo mong'ere ahinya e piny mar luo nikech en maen gi sigana mararieya mar kedo ne piny Kenya to gi joluo. En ma osesandore ahinya e lwet piny owacho kotemo kelo lokruok e piny Kenya nyaka sani.

Ker maosenindo Emilio Mwai Kibaki, ema bende aparo ni ose nokelo dongrwuok mang'eny e piny Kenya, nkech, e kinde mane en ker emane Kenya olokore obedo piny man kod nengo. Nkech gik machalo kaka somo nobedo mayot, kendo kembni mang'eny noyau e piny Kenya kaluore gi chike manoketo. Manemio jok makelo dongrwuok yudo mayot tio gi piny Kenya. Machielo enni yore mang'eny be no oh oger e piny Kenya e bombe madongo dongo kendo e kor gwenge bende nogedie.

Man e picha ni en apoyo, mopoki. Apoyo kisepoke kama tinyalo chame kaka en no. Kata kidwa loso kode juice moro, tinyalo kete e masin marege to bedo mayom, kaeto olokre machalo pi pi kas inyalo mana madhe.

Chiemoni en sambusa. Sambusa ilosogi ngano gi olayo. Jomoko be lose gi waru kata ring'o. Mokwongo, ichwako olayono ma bed mayom kata ring'ono kata waruno. Kisechwakogi, michielgi maber, tiloso nganono iloso ka chapat. Kasto iloso gi kaka kae gichaloni. Kiselosogi gi kido machalo kama, to olayo cha kata ring'ocha, kata waru cha, inya keto e iye kasto iume tikete mo tochiek.

Mantie kani en mchele, oganda gi spageti. Mokuongo, ikuongo ichuako chiemogi yorgi. Mchele inyalo chielo chuth gi spageti eiye tiwegi gichuakore magichiegi. Oganda be ichuako yore. Kisechuako oganda tichiele, tiwe ochuakore ma ochiegi. Kiselosogi kamano to koro inyalo toko mcheleni goganda tichamogi kanyakla.

Mani ka ni en chai, chai miole okombe, en ranyisi mar tich mar tedo kendo sama iseolo ne jii chai kamae to ginyalo madho kendo sama koyo ngich ema obere ga nikech okelo liet

Pichani nyiso jomoko mantie e mor. Kanenore to gichalo jopuonje nikech giting'o ruler elwetgi ka gigoyo koko mar mor.

Pichani kaneno to aneno ranyisi mar osiptal kuma iyude thieth. Nitie ng'ama tuo moni do e kitanda moruako law makwar, to gi daktari mabende nie bathe kanyo. Mamani machalo ni obiro neno jatuo, nikech ochalo ng'ama oting'o gimoro kata mana bag moting'ono obiro neno godo jatuone.

Ma otas mar wuoth ma ki idwa dhi kumoro ti ing'ado, an ahero mi ing'ado e yor mbui nikech ok onyal lal entie mana e simo kanyo

Gima bire pacha kang'io pichani, en kambi mar Safaricom, mabende en kambi maduong' e piny Kenya ka mar tudrwuok. Enemomio jii line kata inyalo golo pesa e kambini makonyi.

Magi gin jongad bura mar doho maduong e piny Kenya. Mani diere e jangad bura maduong miluongo ni Martha Koome, mantie bade kor achich en Njoki Ndungu mabende en jangad bura bende ma jalup Martha Koome, mochung koni e bath Martha Koome e lwete ma korka acham en registra machon maen Ann Amadi

Joma angeyo e pichani gin, achiel morwako law mabiro rabuor ni, mabe sani en jatendwa maduong e migao mar thieth ,Aden Duale togi jalup ker masani ma en Midusa Kithure Kindiki

Achiel, nyaka ibed gi tiegruok mar bedo laktar manyisoni nyaka idhi e mbalariany kata e skul mar somo weche mag thieth ibed gi otiko mar bedo ngama nyalo chiwo thieth e ngai moro amora. Gima be idwaro mondo itim tijni en ni nyaka ibedgi sindan no gi syringe mai ichuoyo go jii, ma nyaka bedgi yath eiye ma itiyo go

Yor boma yangu e E-citizen, kata kamano tiyo kode pod otama nyaka sani nikech ngeny gik man kanyo ok dhina maber kendo katemo donjo kata mondo andikra kaka jakanyo to osetama. Neno ni nitie kaka sirkal onego obed ni lero jii maler...